Savings account ko oeng ini roo, miten nebo savings ak nebo fixed . Nebo savings tos indoi rabinik ago tos icheru yan imoche, motinye ngalek chechang mising kou nebo fixed account. Nebo fixed account komoe inemu rabinik ago meicheru yon imoche, icheru en time ne kogende, kotko arawek somok, kotko arawek muut anan ko kenyit agenge, komoe inde yono agoi kobek arawek chondon matos icheru. Lakini nebo savings ko sinde rabinik ra karon ko sibeicheru rabinik choto, motinye ng'alek che chang kou nebo fixed account, ago fixed account kotinye interest nebo barak kosir nebo savings account komi ng'weny.